GPS keboisien en moswoknatetab Kasari en mapping kechengen komosta ne kibendi anan kobor direction Alan Ole kitokyinge ko noton keboisien keropto amitwogik amun mara sait age komakingen yoto keboisien GPS si konyumnyum oret ak konyumnyum Ole kiitoto yoto amun sait age komakiitito Ole lo lo kot lo emotinwek

Toreti missing tetutik chekiboisien keriben rabisiek asikobit keboisien komie amuun tetutik chuton ih kokonu asimobet aliet rabinik ih, anan simacheng'a rabinik chekakiwesten ih kokaranan missing Allan iboisien asikobit kotesikie value chekiboisien en mung'aret imuch kimong rabinik kowekta rabinik chuton bo asikorib komie kotononchi boisiet so tetutik choton tugul kotareti kora sikorib en beit nebo ng'alekab tuguk sikobit kwo barak aliet amuun ingeboisien rabinik en oret nema noton ih koendi konyone ng'uany aliet akoiweste. Iboisien rabinik choton en oret Nemo noton

Mungaret kowole ngalekab rabisiek chebo emet age kobunji emet age amun yon I chemungaraindet yon kewe emet age iniititoi yuniton iwole rabisiek ngobore ichute yoton kobunji chebo emonoton ko ngonyo aginee nebo emet age konyo emoni konyo kowole en emoni kobunji chebo emoni so kotoreti ngalekab mungaret mi oratinwek Che imuche kewal en soet anan kowalak en yoton yon kelipanen okot simoit kowalkse ndiyokyi koba emonoton

Boisinik Che yoche ko tononjin kayu ab aisurusiek ko chang mising netai ko tononjin koger kole kaiyum aisurusiek en komoswek tugul nebo aeng kogere kole ko ko kiboisien komie rabinichato aisurusiek choton Che kagiyum nebo somok konyolu koger kole kagiyum aisurusiek choton ago en ne motinye kalotunet nebo ko kocheng or ne nyum nyum nekinemunen aisurusiek en komoswek tugul ago nebo kimuche kora kochob kora kosub koger kole kakiboisien rabisiek choton ak kosub oratinwek Che roisi Che kiboisien kisub en aisurusiek chuton ak kotononjinoto kora koger kole kakichob en or age tugul koger kole mi komie olan tugul ak ko tononjin kora kalipan chitugul aisurusiek komotinye kalotunet akot non malipan koipchi kergongiet

Buiywet ab sementi ko makararan en borwekyok noton amune nyolu keribge anan nyolu keter ge mising en yon kakiboisie keboisien oratinwek Che keboisien keteren ko kilach ge komie kilach ngoroik Che tere sementi komo tiny borto ilach kou gloves ngoroik chon kilokyin eut Imuch ilach kora maskit ak ilach inei ngoroik Che choton Che nomegei ak boisiet ab sementi amun ngotinyin sementi komuch kochutin teget Imuch Konam koamin teget anan Imuch konget mianwek Che terter amun monomege ak kimugul met nyolu komenam iboisien sementi kokelach ge komie komochutin buiywet

Moswoknatet ab kasari ko ki kotoret mising konoret ab rabisiek en bik amun yon imoche igonor rabinik en benki yon imoche iib rabinik koba benki koimuche inde iboisien simoingung en olemii yaani mako lazima iwe agoi benki asi iwende rabiniguk yuniton iboisien simoingung ak inde rabiniguk benki en Ole imi ko noton ko kagonyumnyum anan kagotoretin en kasarta nekoteboisien iwendi agoi benki en oret age kora yon imoche icheru rabinik en benki koimuche icheru kokeboisien simoingung en olemii anan oldo age tugul ma lazima iwe agoi benki imuche icheru en Ole Imii so noton moswoknatet ab kasari ko kokotoret mising konoret ab rabinik en benki okot kacherunet kora amun kogonyum nyum kasarta nemokibendi yuniton iniwe benki kora koyoche ibemin lain ak ogany ge amun Chang bik lakini en nguni moswoknatet ab kasari ko kotoret konyumnyumchi bik ago mako lazima kemin lainit itore tuguk tugul en simoingung

Uinwek chebune besenik ab rabisiek koboisien moswoknatet ab kasari ne iyumi rabinik ko sait age yon imoche ibesen rabinik ko moche bik Che besendo rabinik koger tuguk chetinye anan mara keboisien Biashara ne ngung ko guarantor anan koik Che tononjin koyoche nyo koger bichoto mungarengung kit neu so ko sait age koui mising iboisien moswoknatet ko yoche kobwa tor konyo koger sait ake koyoche komi rabinik Che yoche ilipan asikobit kenai kele inye komi registration fee cheyoche ilipan anan kiyonun ako sait age ko maran ko moswoknatet ab kasari koui mising en besenwogik ab rabinik amun moche tuguk Che Chang

Komonutik Chetindoi yon kemongunen Nairobi express way ko netai ko me chelewani amun momi chilet ab ge so noton ko nyumnyumitu mising isib imondoi so istoenge chilet ab ge ako ichoktoi noton ko tor kokotoretin ko savenun time anan tor komewesteni kasarta ako tor sait age kora kotor imuche isweite imuche iger kororonindo ab Nairobi yoton inei Ole imuche iger inei Nairobi komie so imuche iker Nairobi ak iger kora tuguk Che Chang yon kemongunen Nairobi express way ako Imuch ichakte amun momi chilet ab ge

Benkisiek ab rabisiek kotoretech mising chamaisiek Che kigonoren rabisiek en oratinwek Che Chang oret netai ko chamaisiek Che kigonoren rabinik kotienge benkisiek ab rabisiek amun ngete chamaisiek Che kegonoren rabisiek kogonoren legunywan benkisiek chu bo rabinik ako nebo aeng ko chamaisiek ab rabinik komuche kobesen rabinik koyob benkisiek ab rabinik so kotoreti mising chamaisiek chugan amun konorchin konorwenywan ak komuche kora kobesen chamaisiek chebo rabinik rabisiek en benkisiek ab rabinik so noton kotoreti mising ago nyolu ak kotoreti ko tononjin noton si maimuch kolul chamait age tugul Anan kogoi kolulge ko ko kindechi rabinik

Toreti mising konetisiet ab rabisiek akobo ribetab rabisiek amun yekakinet chito agobo kamanutiet ab rabisiek kinet kora kamanutiet ab ribet ab rabisiek ak kinet Ole kiriptoi komie so komokenyoru anan mabitu boisiet ab rabinik ne ya ako igochin kogonorak rabinik ak kogochin kora kotesak alyetab rabinik ak kotesak mogornatet amun ye ko kerib rabinik komie kotesoksei mogornatet so konetisiet ab rabisiek en ribet ab rabisiek kotoreti mising amun noe chito kamanutiet ab kegonor rabinik kamanutiet ab kegonor rabisiek en oret ne noton noe chito kamanutiet ab ketes alyet ab rabinik ak ako konoe chito kamanutiet ab kerib komie anan kegonor en oret ne noton so kotoreti mising kobos boisiet neyaa nebo rabinik yon kaginet bik mou yon makinet

Makaran inginde mukanget ngweny elee buiwet amun nginde mukanget ngweny konome buiwet ak kotor keboishen, oo ngonam buiwet komara kor komokiun ak kotor konome buiwet amun buiwet komakaran en kabyukon, kii aketukul nekiboishen, kii aketukul neu kejiket, rotwet, nee ko makaran amotilil inginde gweny elemii buiwet, so kararan mising nginde elemomi buiwet asikobit konam chito.

Yoon oteseta okoikoi chitab pikipiki kondewon tukuk barak oleini kondewon polepole, akoikoi imuch oteshi kidogo chotinye ak abos akane kidogo amun tukuchu tukul ko kekaman kee ko tukuk tukul ko kengalal akoi kiyonchin, so matin komii beinyin barak anan komii ngweny anan ak kotinye chemii ngweny kengolole tor kiyonchine , amuche oteshi kidogo ak kobos akine kidogo amun sait akee komomi akee unless ndoyon komuchi ikany pikipikit akee sinyoikaman alaa yeik kalii koyesho imuche ikany pikipikit akee koit sibokamange.

Yoon koib chito akee mosikengung en karit nekebune ko kiit nemuche iyai neta ko imuche inyoru ndereba alaan ketindetab karinoton ak iororchi ilenchi masikeyun ko kauni ak kouni ak kouni ako komii tukuk cheuchu ak cheuchu lakini koib chito en karit, kakwoutiet nebo oeng imuche kora inyoiboishen muswoknotetab kasari isir ilee komii karit nambait nekile ak ko kanam chito kibatimbaya mosiket neuni ak neuni ak iposten ak ikoite namba akimwaite ilee chii nekonyor komuche kobirwon simoit kouni ak kouni ak iripoten, yekoiriboten imwochi ndereba anan iripoten en sacco nebo karit anan kenyor chito nebo kariit ileini kokiibenon mosiket kouni kotoretin akinee asikocheng ak kochengun ak ko komwwoiteun en olantukul.

Ngobir chii nechenge koriik kocheng'e chemotinye mengiik ko yetebenin kole mii koriik chemotinye chii yemwa kounon ile ,ee miten ako kiliponi rabinik cheten kole, ako mi kouni, ako miten sitimet ii, akimwochi kora kii neu securuty ako yon momi imuche kora ichenkyi olenegit alan ilenchi momii olemenye kobaten ocheng'un en olemoloo ak ireyu akimwochi kora beit ak kiit neu kiit agetugul ak olekilibondoo.

Ngolole nebo korik agobo tesetab lipanet so aroru ngunon kole mwae ngunon kole amune si kotesak lipanet ako kolyan asi kotesak ako kilyonen asikobit kinam ketes amun ngo tesetai sobet en kila ak kila kotesetai tuguk kolonye kou yon lonye beitab tuguk kolonye agichek beitab korik so nyone konyo koaroru ngunon agobo korik kole amache any ketes beit kouni ak kouni so koyoche kiarorchi konyo koarorchi bik kolenji kosib komwoi mapema kolenji arawa non nyone anan arawek aeng chemi ta ketese beit ako kit kora ne nyolu konai nebo korik yon mates beit ko koyoche kotilil korichoto ngot kimokinde tiles komuche konde tiles ngotko kitom keyai kii kobetyo rangik koyoche kosal yaani kotilil inei olon tugul asikobit ko teset ab beit koyonjin ge ak lipanet ne kiliponi ak kararindap kot konyolu kesal kinde sitimet ako irib kora ngalekab security metese beit ab kot nemomi security metese beitab kot ago komurit nyolu kotililt ak oyonchine ak bik asikobit irib kastomaek kuk

Ole imukta konai kiprutoinik konai agobo rabisiek Che kiliponi en ndegeisiek komuche kobir nambait nebo customer care nebo kapindege nemoche kwo anan komuche koruto agoi yoton ak koba ofisitab customer care asikobit kearorchi komie Ole kilibandoi ak siling Che kiliponi amun terter chito newendi emet neloo koter beinyin ak chito newendi emet newendi emet ne negit koter beinyin ako tienge kole ibune Ndegeit ainon miten Ndegeit nebo vip anan bik Che echen anan bik chon miten kilasit nemi barak anan tuguk Che ghali kotienge kole bo bik Ata ako kewendi ano ibetebe Kityo anan ibirte simoit anan iwe Kityo website ak inai

ngalechu keboishen keorortoi en kastomaeki anan en biik chombo makaweti anan chon imuche ipoi buken anan inami sikopit iruu so kemwochin kastomaek en kemwochin kelein otokotin en ole kimi asii kikochi tuguk chemoche akomwa kii agetugul nemoche ala kikoito kora ala keboishen en koki borostoo napasishek nebo kasiti ala kabarastaetab kit agetugul so koiwendi aki um koronon kouni asikopit ketes kotesak mungaret koet ak koityi biik chechang